Bandaptaa ak tesetab taa chomoche oker en koroi ko kersetab taa amun ngilal taisiek chuton ih kotoreti biik sikoker elebendii, kora taisiek ab koroiton ih kotoreti en ng'alek ab ripset, ripset ih kotoreti kokirinda ng'alek ab accident ih akobos ng'alek ab chelesosinik. Kora koroiton ih kotoreti keyai kasisiek akot en kemoo akoi sait nekayaen chito kou ng'alek ab tugosiek ih anan ko yon mii ndonyo. Kora koroiton ih kotoreti en kerset yan miten emergency

oratuniek chekichulen borto chemiachen en borto ko keyai exercise ko chuton ih ko kelabat ih Kila subui Ako kora imuche keyai kua chito sipitali kibokeachi massage ko ngeyoe massage koboto ketetab baskilit.

Koimutik chebune mung'arosiek en emetab Kenya koborchingee konyor loans ak credit ko ngamun motinye biik chetos kobun konyor loan ichuton ih kouui sikonyor ako mara komoche loan ichoton kotesen mung'arosiek kwak. Kora koimutiet nemiten ih ko oret neyaa yan yaa oret kobeng'e sikobit koit mosikosiek kwak ih elemii ndonyo noton. Kora ko sitimet, stimet ih ko koin tabu neoo nia ngamun ih yon kakoimen ih kokere koui nia eletesetaa ak mung'aretnywan ih komomii stimet, kora chorset ih ko koimutyet age neoo nia en chemungarosiek ngamun nan kobit nan kobit chenyon kochore tuguk kwak ngometo en yoton. Ak kora yon monyor konetisiet nekararan bichoton ana ko yan manai ele elekioldoitoo tuguk ih kobendii hasara ngunon kowekyingee batai.